Ee kaitumia ena oitoi enchumata ompisai einternet naa kaidim atejo keteknolojia sidai ena amu te simu ino ake ias ena siai pooki , nindim atipika esimu esiana naba anaa eniyieu ompisai , nindim sii aitayu torkekun lobaa anaa eniyieu, tesimu ino ake itu ibaya benki.

Ore tanadol enasiai, ore ndamunoto natum naa nchere ore lairemok pookin na kishaa netum enkitengena weutaroto nagut naipirta mpukunok napashipaasha ondakini naata tolchambai lenye.

Ore enabae na kibelekenye oleng tenkop natii ,na ore entoki nayawua enakibelekenya sapuk na ore oshi taata naa kegira ltunganak aitumia oleng imashinini sapukin natenkaraki metute apa akutitik imukundani nairemito ltunganak, etaa kiremito ltunganak lchambai sapukin nemeidim nkaik oltunganakaitobira neaku ata mashinini sapukin itumiai tenkaraki kesapukin lchambai oiremitoi.

Ore ebae nagira aasa tene naa erishata enkisambuare ena. Ore ele naa olairemoni otoripo edaa enye tolchamba netaa tata keo netaa kegira akesu peyaa naa osokoni alo amir. Neeku orkekuu lekisumbuare.

Ore enasiai atan itunteru nakeetae mbaa engeno naishaa niata ore enedukuya keyieu niyiolou ajo ama kuna tokitin kaji indim ainotie na tenaa kinyanguni tolduka nishaakino niyiolo ajo kalo duka emeirieki ,ore si eniare na kishaa piyolo ajo kaa daa ishaa indimbairemo tene, ore eneuni na kishaa niyiolou ajo ore enasiai na kitumia enkare oleng neaku kishaa ake niyiolou ajo kai itumie enkare niasie inasiai, neaku kajo nanu nona mbaq wengeno naishaa peyiolou oltungani tenasiai.

Ore enasiai nenetipat piyas amu ore ndakin tolchamba nakeyieu ake sinche neramati, keetai irkiek opashipasha nkaitubulu tolchamba, keatae irkiek okuti pear orkuluk nkaitubulu, neatae si rkiek lakekuti nkaitubulu tolchamba peer tenkalo enkijape pemeinyala.

Ore peyie adol ena siai naa kaitadamu nchere keishia neramati enkulukuoni keyieu ake enkulukuoni neponakini entulung`umi oo nkishu neibelebelekenyi sii mbukunot oo n`daiki naauni. Ore pee etuunoki embukunoto e n`daa tele ari ore telde likae ari olotu neibelekenyakini aapik enkae pukunoto e n`daa. Ore ena keret biotisho e nkulukuoni.

Kaisapuk ena siai oleng te nkop ang. Naa ore entoki naitasapuka ena siai naa nchere kenoto iltung`anak kumok enkiteng`ena o ewutaroto enaikunari peyie eyasi ena siai. Niaku esiai natonyorra iltung`anak kumok neasita sii te nkumoi. Ekisho ninche mpisai naidim ataasie im`biasharani enye neretie ilmareita lenche.

Ore ena bae naa kanyor naa ore sababu nanyorie ena bae naa enkaraki ore kuna aitubulu naa kesieku oleng tenepiki olchamba , naa ore esieku sii , endaa naa kenyor iltunganak ainyiangu , niaku ore naji peyie eoku metaa kenamiri naa keeta osokoni oleng nitasieku impisai metaa miragie nai impisai oltungani tenkata naado.

Ore ena bae naa enetipat temurua naati, amu ore emurua naati na ketii nkariak oltinkai nikinyikita sii ntaoni sapuki. Neeku tenenyok naji oltung'ani aas ena bae na kidim anoto sokoni nemir netum impisai naretei keon.

Ore peyie adol ena naa kadamu nchere keyieu iltung'ana lenkop ang' nitamoki, neutari eniko peitumiya teknolojia ng'ejuk tialo enkiremore. Amu ore pee eyolou enikunari ena siai ee teknolojia ng'ejuk tenkiremore naa keidim ataa keunisho tolchambai lenye tenkata enchan oo tenkata eguarai netum iropiani naretei aate ormareta lenche.

Ore tenayieu naisum oltung`ani pee eyiolou enaikunari ena siai naa kang`as aitamok nchere ore ena naa teknolojia ng`ejuk naitobiruaki tenkaraki iltung`anak oota ilchambai sapukin lemeidim naaji ataa kekut aapik olchani too nkaik. Neeku ore pee aidim aitayiolo ina naitamok enikoni pee eitumiyai ena mashini pee eyiolou enaikunari. Basi naitodol impishai naitodol sii ividioi enaiko peasisho ena mashini.

Ore ormareng'e latoning'o laipirta ena baye naa injere kejo iltung'anak kumok ore ena baye pee iyeu nias, naake eyeu niyata iropiani kuumok oleng', amu miiidim ainyang'u nkuti ropiani kake kajo sii mesipa. Ore likai mareng'e latoning'o ,naa njere ore ndaiki naitobiri ashu naitubuluni tena oitoi naake eyau moyiaritin tooltung'anak. Majo sii kesipa siinye ina.

Ore e`mbaye nagira aasa tene naa nchere etii ilaasak ootii olchamba loogira aajokita oleng aas esiai tolchamba. Naa kajo ilanyuak amu ore esiai naasita neme kiti. Kelioo ajo kegirai aabukoki inkaitubulu enkare, neetae ake loasita inkulie siaitin meetae obo lenye ogira aitashe lemeesita hoo nyoo.

Ene tipat ena baye oleng' te murua aang' amu kesidai enitamoki ntomonok, neutaari metaa keeta siinje kulie siaritin naidim ataas metaa mee naatoni ake aanyu meyakini. Kene tipat sii ena baye amu kaisidai enitamoki itung'anak le murrua aang' inchere keetai kulie siaritin naidim ataas anaa enkiremore metaa mee eramatare ake oo nkishu o ntare ninye ing'oritai te pooki toki. Neeku ajo nanu ene tipat ena baye oleng' te murua aang'.

ore oshi nanu tenkolong naa kaitumia iropiyiani, nabaya impala, uni. naa ore enaiko pee aitasheki nena ropiyiani pookin.na kaata biasharani kutiti kutiti. naa kadol nchere ore ake pee eishunye enkolong'nanoto nena ropiyiani, nainyiang'unye ntokitin naaba anaa inayienu tena olong'.

Enetipat ena baye eneesi amu ore teninturruroo oloiterio tewueji nebo nepuoi aanang'aki ewuei nebo naa keretisho amu ore tebiotisho naa kibooyo imoyiaritin naitamanaa oloiterio naa ore sii eniturruri oloiterio tewuei nebo naa kiwuang'ie nitobirr ewueji metaa kelio aa sidai.

Ore entoki naitiship tenaa siai naa njere ore esiai sapuk naa imashinini naasita. Neeku ore iltunganak meeta esiai naagol, entiti siai ake aanap entokitin abukoki imashinini, asi neas emashini esiai sapuk. Neeku kesipa keasisho iltunganak eship amu meekure egol ena siai eitelekiaki too mashinini.

Eiteleliaki esiai olairemok eimu impishai esetlait naakeidim aitumia peeyiolou irishat naapuonu. Ore kuna pishai esetlait naakeidim aing'ora toosimui ashuu toonkomputani naakeidim aatayiolo aajo ore tolkoken oje naakelo eeku erishata naje neaku kerishata naishiaa peeuni indaiki toolchambai ashuu meishiaa.

Ore peyie adol ena siai naa kadamu njere kenetip tenenkamu teknologia nkejuk easishore too chambai, niremi sii intokitin naapashiipasha amu keeta osokoni toonkuapi eboo. Esidai sii tenejoki intomonok mipanka sininje apuo aasisho ainkuraki ate amu, ore isiatin apa kumok naa inoolewa ake, netaa sii taata kiidim sininje aatas intomonok niidim ataret ate.

Enetipat peeasi enabaye amu keibelekenyate nkatitin. Ore naarri naakeetai ilchambai sapukin oidimi ataramatie nkishu kumok kake ore tata ametaa kutiti ilchambai netaa nkuti kishu ake eramati. Neaku ninye piidol etaa nkuti kishu ake maare maauni ninye eramatita olorere. Ore sii aibaye naa enetipat peeyiolouni ajo kore opa nopa kishu eoapa nemenyaanyukie kuna etaata. Ore taata kuna kishu etaata naakeiti tiang' naakeeta kole kumok naaidim atimira oltung'ani neitaa biashara naji naaidim ataretie keon.

Enetipat enabaye oleng' tenkop amu kekiata sukuuluni kumok neeku kekumok enkera neeku iindim naaji atimiraki naa kiinyiang' oleng' kenyorr nkera kuna tokitin ore etii kuna bukuui naa indim atimiraki siinche nkera esekondari amu kekumok isukuulini tenkop ang'.

Ore eninko pee intobirr ena naa ilaikuj loontare edungdung, niyier too nyanya okitunguu, aikaraanka meotok. Ore pee eouku, niguet inkuashen, nidungdung inkutiti, nipik aitushul temoti nabo. Nipisink ninjo meteyiarata omeotok, nipik enkiti are, nipik shimbi niigil apisink, ninjo meteyiarata omeotok.

Ore ena daa, nemeraposhisho. Neeku, ore nai enadaa ne nidim atama, ashipakino ake duo, kake me eninya piraposho. Neeku idim nai atama, idipa atama aitoki, metaa itaraposhe, ashu inya eton aiyanyita ai daa ninya, nikiraposh.

Enetipat enabae pees oltung'ani amu, ore interu enasiai, eramatare ekuna ng'uesin, naa meyieu iropiyiani kumok, nemeyieu si niata enkop saapuk, enkiti aji ake, nipik nairrag. Nemesi ng'uesin nainyang'akini endaa. Ore kuna ng'uesin na kepoyia ninche, asotu pooki daa natanang'ayioki, neku meeta ai gharama endaa. Ore si kuna ng'uesin, ore peisho na keu inkera kuumok. Neeku, ore peyie inyang'u nabo pi eeku iramatita nabo, na ore peisho na kesieku keeku. Na ore tontaoni sapukin, na kenyorri nkiri ekuna ng'uesi oleng. Neeku milau ake osokoni limiraki.

Ore eninko piintobirr ena naa nkirri ing'as ayierr paa aidung'udung' nkirri nipik emoti nidung'oki kitunguu olnyanya nipik eilata niyierr tenkima nemesapuk nincho meteyiarata ore pee emit enkare niingil apik enkinyi are nipik shumbi nipik kuna kuti tokitin nijio royco nipik siinye dania niigil apising' nincho meteyiarata ometananita ore pee eeku emit enkare pii nidotu niwuang'ie niigil taa taata ayierr ena shapati intumia empusio engano.

Ore eninko piintobir ena naa aing'as aisuj, ore peeku sidai nidung'dung' naa ore idung'dung'ito midung' inkunini oleng' idung' isapukin peno. Ore piiindip, niisuj irnyanya o kitung'uu nidung'dung' adung'dung'oki niing'il aing'oling'ol metushulata, ore peeshula nibukoki mayones. Ore piibukoki niing'ol aing'ol metushulata.

Ore eton itu nteru enasiai, naa kishaa niata eng'eno naipirta eramatare ekuna motonyik. Ah njere, kishaa niyiolou ajo, kamaa kuna motonyik, keetae imoyiaritin na kiidim aibung'a neeku enyamali teyie? Na kaji inko pibooyo kuna moyiaritin. Ore ai bae nayieuni niyiolou naa, amaa kuna motonyik, kempisai aja naji naidim aiteru enasiai? Na kamaa kuna tokiting naramatieki, kaji etumieki, na katoo mpisai aja? Kishaa si niyiolou eton itu nteru aramat kuna motonyik njere, kamaa kulo mosor, kai emirakini? Nena mbaa nai naishaa neyiolou oltung'ani, eton itu iteru enasiai eramatare ekuna motonyik.

Ore embae naitiship ena siai naa nchere, ore esiai sapuk naa eno mashinini. Ore esiai naas iltung'ana tonkaik enye, naa kiti oleng, neaku ore kulo aasak oasisho tene, nemenauru oleng. Neaku keasisho oltung'ani eshipa, amu ketii imashinini naas ena siai, neaku ore iltung'ana na inkutiti siatin ake eas tonkaik enye.

Enetipat pee eesi enabaye oleng' amu ore ena daa naa kinyiang'i keeta osokoni oleng' neeku kiret iyie amu kishukoki iropiyiani aa iyie makewon nekinchoo sii erishata ningerie kulie tung'anak pee kiasaki iyie netum siinche erishata naidim ataasishore netum siniche entoki naretie irmareita lenye.

Ore paadol ena siai, nadamu nchere keshomo teknolojia inkadoru aitobiru imashinini naaret iltung'ana toosiaitin kumok, neaku endamunoto sidai teneisom inkera petum sininche nafasi nawoaisomare neyolou sininche aitumia kuna mashinini, netum isaitin tokampunini sapuki.

Enetipat ena bae peasi amu, ore iltunganak kumok letaon naa kuna indaiki nainyiank. Neeku kebiashara ena naata ilnyiankak oleng', ore sii ilairemok kishaa sininje peegolu neeku ilanyuak too ilchambai amu ore indaiki naagira aitayu too ilchambai naa keeta osokoni oleng' too ntaonini sapukin.

Kaikumok oleng' intokitin nadolita tene. Ore enedukuya kadolita emashini naitobiraki te teknologia esaai naa ore ena mashini naa ninye egirai aitumiya aitobir ena ilata. Ore entoki eare nadolita, nadolita sii ena ilata naitobiruaki tene mashini. Ore entoki euni nadolita, nadolita oltoo laa ninye egirai abukoki ena ilata, ninye epikitai ena ilata pee etumokini ashom aatimir.

Ore esiai nagira aasa tene, naa ketii lasak otii factory ofakado. Na kelio egira aipanka torbokisi, itarasaki irkulie, loigil aitinyikaa apik atua mashinini. Ore kulo tung'anak na kitodolu ajo, keeta eng'eno pi naipirta enasiai enye. Amu keesita tenkisosion, negira aitodolu ajo, keloosak onyor enasiai enche oleng.

Ore enadol ena siai, naa kaitadamu njere, ore tepooki siai enoomashinini enoo nkaik naa kaisidai ake tenitamoki iltunganak, neutari eniko peasisho imashinini, oneikunaa siininje ina siai ninje maate. Aisidai sii teneesisho iltunganak tenebo neshipakino esiai enye, amu ore peemeshipa iltunganak easisho, nemetumi sii ataas ena siai tenkoito naishaa.

Ore peeaku oltung'ani obo lolmembai lolturrur naakeeta tipat oleng' amuu keitodolu ajo eidim ataasisho tenebo kulie tung'ana tombaa naipirta maendeleo. Ore eniare, ore ilturruri kumok naa nooropiyani naa kishangakini iropiyani naa ore peaku olkekun lino liya iropiani naaidim ashomo ataretie kaan tenaa biashara nindim atabolo biashara nilak akiti. Ore namba uni ore olturrur naakincho tushulare ilkulie tung'ana nintamok kaan intokitin kumok naa meidimayu nai piiyolou tenetuishulare iltung'anak.

aitumia ormutandao aisileninye iropiyiani. naa kaidim atejo, enkoitoi ena nalelek, idim aisilenunye mpisai amu, meeta ae toki saapuk nikinkilikuani, inamba esimu ake,o namba enkitambulisho, nemeeta likae tungani oyiolou ajo isilenuo iiropiyiani, ore ake pee ilak kuna ropiyiani, terishata naishaa pee elaki, nekilepanyieki metaa idim aisileno iropiyian kumok alang kuda apa nisilenuo tenkata edukuya. naa kajo nanu enkoitoi ena nalelek, naisileninyeki iropiyiani.

ore mpisai pookin esirkali naa kelaki itumiae paybill ore ena naa pee etumokini aatusujaki iroiyiani pookin, metaa keibala, iwuejitin pookin naimutua iropiyiani, neyioloi sii ajo esiana naje. pee meetae ake ilaruok loimu aingial impisai esirkali aimie inkoitoi, nimishaa. nitaas inkulie mbaa. ashu pee metae ake oltungani oitalaku, iropiyiani nemsiana na a ninye duoo naishaa pee italaku.

ore elaare nanyor nanu naa elaare eempesa. kanyor elaare empesa mu, ore ena lare naa kelelek tooltunganak kumok. elaare ena, naidimi aitodua oltungani tenkiti, rishata neibung' neyiolou aitumia. kaisidai sii ena llaare empesa mau iidim atala, te simu ino. idim atalaaa tewuei nitii. ntenaa itii ninye ang' naa idim ake atalaa na kebaya ek iropiyiani inonok, eweuji duoo naa ninye ireuta.

kaata eripoto ebiotisho, naa kaidim atejo ebae etipat ena, amu ore pee amuoyu, naa kalo ake sipitali, naa kalo aishoyo empalai naitodolu ajo kaata ina ripoto e biotisho, naishori irkeek naabaki pii, nemeeta kulie ropiyiani naishooyo. ore sii pee emuoyu nkera ainei ashu orpayian lai, naa kepuo ake sii ninche sipitali, nebaki, neku ore ena naa embae naidim atejo ene tipat. neku kishaa neeta pooki ngae eripoto ebiotisho.

kaisidai teneeta oltungani iropiyiani emoruao amu, ore toolarin, lenkitoo nemeidim oltungani, aisiayia kewon .neeku oree pee eeku iyata kuna ropiyiani, emoruao naa ekiret oleng. migil aaku olola toltunganak linono. amu keeku iyata toki ino nitushumaka apa kewon. nikiret tenkata emoruao. neeku isdai oleng teneeta oltungani iropiyiani emoruao.

ore teneoshu ltungani esimu aikilikuanu tenaa keetae enkaji namany. naa iji aikunaki pee aisho ele kilikuai lenkaji, kang'as aliki enikununo enkaji. kengaji nabaa, kaji ikunuo olchetie, naigil aliki ajo kaji ikununo mpisai, mpisai aja elaki tena aji. ore sii embae euni, naa kaliki ajo kaji ikunakini elaata ekuna ajijik, ke te mbeenki elaki, ke tesimu, anaa iropiyiani ishoruni tenkaina. neeku kulo naaji irkiliku laidim atoliki oltungani oyieu enkaji nabo.

Ore enkibelekenyata ooropiyiani naa nchere matejo ishomo ai kop ore iropiyiani niata naa inenakop ning'uaa ore naa pee ijing enda nkai kop naa inchooyo kuna ropiyiani niata pee kiidim ninche aishoo iropiyiani ina kop pee imooki taata nitumoki ainyiang'isho ninyiang'u entoki naba enaa eniyieu ometabaiki kenye enkata nishuko alo enko inyiniigil aibelekny iropiyiani nikinchori inenkop inyi.

Ore kuna silen na kutitik silen nidim atalaa tenkiti rishata. Ore kuna silen naa idim awaa aa oltung'ani makeon ashu iyaya ena olturur. Ore sii kuna silen nemeeta interest sapuk amuu kulo tung'ana otaa kutitik biasharani ninche ishori. Neeku ore kuna silen naa kenyor iltung'ana loo kutiti biasharani.